tenituruku olchamba naa itum erishata niunie endaa nitum inkaitubulu terishata enye nitum endaa sapuk tenituruku olchamba terishata naijo ina neeku sidai ake tenituruku olchamba peetum endaa erishata nabulunyie nitum sii erishata nabulunyie endaa terisioroto metii enaing'ataa enkay.

ore iropiyiani e digital eimu esimu, ore faida enye e dukuya naa aa ore enedukuya naa keitelelek esiai ore sii enedukuya, ore sii ay naa ketumi iropiyiani terishata dorrop ore sii ay naa kilimu inkoitoi kumok naatumieki ashua naiteng'en iltung'anak inkoitoi nalelek tenetumi kuna ropiyiani ore ay naa kitodorrop esiai elototo e benki, nitodorrp sii ashua nielimisha iltung'anak tesiai entumoto ooropiyiani kupitia ee enkoitoi e digital.

ore enkinosata ena daa naa ore eninkunaki naa intai ilo ng'aboli ele lioriong netii aa enchoto enedukuya ilo ng'aboli nintayu ore ena eatua nibelu amu kiborr torangi naa inyia neeta sii enkare natii atua naa sidai teniwok amu ekiret neeku ore enkinosata enye naa ele ng'aboli lioriong ake intayu.

eretito oleng safaricom eimu enkoitoi e inua jamii irmaasay sanasana iltung'anak kituak tenkoitoi entumoto ooropiyiani enye enkitoo eimu inua jamii naa eyawua entisipa toltung'anak kituak nemetii iropiyiani naiminita enye ena apa eton eitu elotu inua jamii neeku ore inua jamii neyawua eretoto sapuk naa enkoitoi sii naitadedeyie esipata tesiai entumoto ooropiyiani aa sanasana oltung'anak kituak eimu ina oitoi ooropiyiani e inua jamii.